Koroi keputei ak kiun ndarok itilen rotwet kobwa kepeperwek angwanu. Negainyoru kepeperwek angwan, isus kepeperta agengagenge ak inyei ak ilugui.

Koroito age nekimuche keboisien ne kergee ak niton ko keturik ab tuga anan keturik ab kiagik imuchi iram keturek ak ibende ng'weny ak ikol tuguk kuk en mbar

Bo kamanut boisioni en kokwet amu inyorchinigei chepkondok che imuch iboisien eng betutab rani. Imuchi ialde ak ibelchigei chepkondok che imuch ialen amitwogik che terter che imuch iboisien en kongong.

Bo kamanut keyai boisioni amu tesei nguvu eng logoek che mita imbar. Ngitesyi keturek komuch kopit ak koetu ak kogararanit sogot nenyin ak ialde sigopit inyorchigei keljin.

Kit ne tesetai eng yu ko aldoisietab tuguk cheterchin che bunu mbaronik. Biichu ko mitei kochengei ropisiek komi kwaldoi tuguchoto asigopit konyoru ropisiek che imuch koboisien eng kila betut.

Kit netesetai en yuu keboru teta nenoton kokararan kabisa nebo fresian tanyi kokonu chego chesere kot missing en kokwet miten chichon ko kochini kainet tenyaton asikobit kenai kele teta ngiro nekokiyochi kasit oinon

Achome mogoyonde amu ngicheru en mbar ak iun ak itil komengekitun ak iboo ak iamde chaik asubuhi ko konin nguvut en betut komugul

Bo komonut keyai boisioni amu nginde ketiik ak ibisen beek komuchi koetu ketit ak koik nebo logoek chechang ak koyai ketit noton konyalilt ak koibu nependesoni konyek

Boisioni komachame amu boisie rapisiek che chang. Ichenge rapisiek ago menyoru yoimeche icheng tuguchu kobunu kambunisiek.

Tuguk chemile biik chekere en yuu ko minutik ab logoek cheterchin miten ketiik cheterter chemiten oloton iborugee kole momii ropta komosi ako moche beek icheket

Boisioni achome kot missing ni ko ripset ab kechirek en kebeberta neoo chichi kosipchingee kechirek chechoton ko chekikuren cross nebo doper kechirek chu kotinye rapisiek chechang ngiialde asikobit iboisien rapisiek choton

Bandaptai nekimeche keker en yuu ko chobet ab korotwek chechang cheimuchi iboisien en gaa ngochop koroi korotwek chechang ko kimuchi kenyorun en beit nebo ng'weny

Background noise